Pichani nyiso nyasi mar chiwo chiwo egweng' mar Naivasha manyiso tich mar rwak mar riwruok mar piny Kenya. E chokruogni nitiere jotelo mowuok e rotary club kaluwore gi bannae manie bathgi kanyo e bat bat koracham kendo kod jotelo mawuok e ofis mar thieth man e aluora mag Naivasha kanyo. Kaka onyiso gi banner man tie ebat korachich imiyo jotelo mag thieth miyo ji container mang'eny mag madongo mambulu manigi pi ma iketo e stand oko. Oketgi mondo oti kodgi kaka kuonde ma ji logoe lwedo kata kaka kuonde maji nyalo bende kanoe pi maler. Mae nyalo konyo eyo makare madwarre mag oganda mondo obed gi obed kama ler maber. Okang'no nigi gombo mar chiwo gik ma dwarore mondo ojiw weche thieth mar oganda modak e Naivasha go. Jogo duto mane obiro e chokruogno ne oruako masks mag um. Mae nyiso ni nyasini ne otimore ekinde tuo mar korona 19,ma iluongo ni covid-19 mane iyudo mane iyudo kuonde ma ji luoke lwedo. Ne en yo maduong' ahinya mar geng'o tuono mar korona.